Akuong anyiewo gik manyicha apango ni nyaka anyiew. Mar ariyo, akawo gik mane ondiki ema nyaka ang'iew mokwongo .Mar adek aweyo gombo gik mang'iewo mok onego anyiew mondo mi kik nyiew gi, kendo machielo akuong apango gik mane andiko e otas madhi ng'iewo priority mokwongo mondo mi maok nokonego anyiew aweyo mok ang'iewo.